Tijni nikod nengo e alwora nikech ogemo jo pinje maoko biro neno lee, kod kaachiel gibiro to giwenwa pesa maoko, makendo miyowa wagerogo gik mabeyo makendo chieng' moro gibiro neno. Jookogo koseneno lee go giwenwa pesago magibirogo makonyowa kendo e gero gikmoko ma kendo chieng' moro gibiro neno, ero kamano.